Kaneno gini taneno gir joka stima. Mae nyalo bendo ni ng'ato chulo stima kata ogombo ng'eyo kaka osebedo kotiyo gi stimbe. Nikech tinde stima okelonwa yore mayot minyalo ng'iyo e simbi kaka stima mari dhi kata kaka isebedo kitiyo gi stima.

Kae nitie ji adek magoyo mbaka kata e weche ohala kata e weche dongruok manie alwaragi. Wayudo ka nitie mor maniekind ji adekgi, gichopo ewinjruok moro maber manyiso ber mar bedo giloruok kamorachiel. Maen ofis kamoro ma ji winjre, gipango kaka tijegi nyalo bedo ka dhi, gipango ka ginyalo bedo gi winjruok. Kendo waneno ka gimor ahinya nikech winjruok mane gidwaro osebedo e kindgi maber.

Mae en tich maber moloyo nikech imiyo ji okwuoch duge, ji rwako lewni kendo iyudo ka pile inyalo loso pesa ni ma itiyogodo kaka idwaro. In iwuon ing'e kaka pesa ni tiyo, in iwuon ing'e kakiwero, in iwuon ing'e kakiuso. En tich maber nikech iyudo ka in iwuon emitiyo gi pesadi, mokiketo ng'ato ni timoni. En tich mamari ma ji te nyaka lu iri eka mondo giyudi kaka girwakre kata kaka gindisore. En tich maber nikech omiyo ji bedo gi ng'eruok kata tudruok maber kuom yore mag lewni.

Ahero fanta passion mang'ich, nitie mor moro kata kelo ng'ich moro mokelo e chunyi samimadhe kendo iwinjo ndhadhu mar m ndhadhu mar olemo moro kadonjo e chunyi. En soda mamit kendo samimadhe tiwinjo kapachi moro duogo, kendo ka pachi moro nolal matin tiwinjo ka obiro, paro moro mane chandi iwinjo ka okweyo chunyi. Kendo kiyudo sama piny liet, ka imadho makore ng'ich to iwinjo kamor moro nie chunyi maber kendo okweyoni maber omiyo kata sama iyueyo kimadhe tiwinjo ka paro mang'eny ma in go, lalni.